Thĩinĩ wa ũndũire, indo ta iria nĩ rĩagĩkoragwo rĩgĩthondekwo rĩgagĩtuĩka irio cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, na njĩra ĩmwe ya gũthondeka iria ta rĩrĩ nĩ gũkorwo rĩgĩgĩkĩrwo inya-inĩ kana thĩ-inĩ wa tũbũthũ tũrĩa twakĩrĩ twa ũndũire. Iria rĩrĩ rĩagĩkĩrwo kũrĩa, nĩ rĩagĩkoragwo rĩgĩkĩigwo thikũ cigana ũna, nĩgetha rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩmata, narĩo rĩakĩrĩkia gũkĩmata, nĩ rĩagĩkoragwo rĩu rĩgĩkĩnyuo nĩ andũ kana rĩgagĩkorwo rĩgĩkĩrĩo narĩo irio ingĩ ta iria cingĩgĩkoragwo hihi makĩrugaga indo ta ngima ya mbembe kana ya mĩanga kana ya mĩhĩa magakĩrĩa na iria rĩu.

Rĩrĩa mũndũ aragĩkorwo agĩgĩethera ng'ombe ciake irio, nĩ agĩthiaga agagĩetha nyeki ĩrĩa ĩgĩtagwo hay, kana ũgagĩthiĩ kũrĩa gũgũkĩgethagwo ngano. Nyeki ta ĩno, ĩkĩambaga ĩgagĩtũgũtwo, ĩgakĩreka ĩgĩikare kũrĩa thikũ cigana ũna kũrĩa kĩharo-inĩ, nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩkĩũma ũma hanini ndĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ njigũ mũno. Yakĩrĩkia gwĩkwo ũguo, mũndũ nĩ agĩthiaga agagĩetha itinga kana macini ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩoha nyeki ĩno ĩhana ta mathandũkũ, nĩgetha ũgagĩcoka ũgakĩmĩkua ũgagĩũka ũgakĩiga kũrĩa ũkĩigaga irio cia mahiũ maku.

Ũrĩmi wa indo ta matunda nĩ ũgĩkoragwo na matunda magĩtagwo mababaĩ, mababaĩ namo nĩ matunda magĩkoragwo marĩ mega mũno, nĩ gũkorwo itunda rĩrĩ, rĩtikĩagaga gũkorwo rĩkĩhandwo kũndũ gũkĩrĩ na maĩ maingĩ kana kũndũ kwĩ na maũndũ maingĩ, na rĩtikĩrĩ mĩrimũ. Itunda rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo agĩtegũra gĩtegũ gĩa kĩndũ biti ĩmwe, ũgacoka ũgakĩrĩhanda, na wakĩrĩhanda rĩarĩkia kũgwata, o ũrĩa rĩragĩthiĩ rĩgĩthiĩte na igũrũ, rĩgĩthiaga o rĩgĩciaraga o rĩgĩciaraga, na rĩtigĩtigaga gũgĩciara nginya rĩrĩa rĩgagĩkinya atĩ nĩ rĩakĩrĩkia mũkondo warĩo, wa kĩndũ mĩaka ta hihi ĩtatũ kana ĩna, narĩo nĩ itunda rĩgĩkoragwo na maciaro maingĩ mũno nĩ gũkorwo hĩndĩ ciothe rĩkoragwo na matunda.

Rĩu ũhoro wa gũgĩkorwo indo ta mbembe cigĩkorwo cigĩkĩigwo makũnia-inĩ kana indo ta mboco, nĩ ũgĩthiĩte ũgĩcenjetie nao andũ magagĩkorwo rĩu, makoragwo magĩthondeka makũmbĩ mao mahana ta kĩndũ gĩkĩrĩ itangi, rĩtangĩgĩkorwo rĩgĩgĩita indo ta icio o na hanini. Narĩo handũ wa gũkorwo magĩkĩrĩtwo makũnia, mũndũ agĩkĩraga itangi-inĩ rĩu thĩiniĩ ũgagĩitĩrĩra o kou thĩiniĩ. Njĩra ĩno ĩkĩrĩ njega mũno nĩ gũkorwo handũ hanini harĩa ũngĩgĩkorwo ũgĩkĩiga mbembe nini nĩ haragĩkorwo hagĩkua mbembe nyingĩ rĩu na mũthemba ũyũ.

Hau kabere-inĩ, indo irĩa ciagĩkoragwo igĩgĩtũmĩrwo nĩ andũ arĩa makĩrĩ agu aitũ kana nĩyo guka aitũ, nĩ ciagĩkoragwo cikĩrĩ cia mũthemba ngũrani na irĩa tũragĩtũmĩra rĩu ũmũthĩ ũyũ, indo ta inya nĩ ciagĩthirire, indo ta ũta nĩ wagĩthirire, indo ta ciondo nĩ cigĩthiĩte igĩthirĩte naguo indo ta ici rĩu, nĩũndũ wa maũndũ maya nĩ gũkorwo andũ aingĩ, arĩa maragĩciarwo rĩu matigĩciũwĩ, nĩ gũgĩkoragwo na monanio ma indo ta ici, andũ magagĩthiĩ magakĩonio kĩrĩa andũ ao kana aguka ao magĩtũire magĩtũmagĩra mĩaka ĩyo ya hau kabere.

Nĩ gũkĩrĩ indo mwanya mwanya irĩa mũndũ agĩkoragwo agĩkĩrĩma kũrĩa mũgũnda-inĩ, indo imwe ta iria nĩ indo irĩa cigĩtagwo mũhia ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ mũhia mwerũ, nagũo indo ta ici mũhia ũgĩkoragwo ũgĩthũngũrũrwo kuma harĩa mahuti-inĩ magũo, ũgagĩcoka ũkara mũgeka ũgagĩcoka ũgakĩrora kũrĩa rũhuho rũragĩthiĩ, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩtahia mũhia ta ũcio na gũkĩwĩita kũma naigũru nĩgetha rũhuho rũgakĩhũra mabuti ma mũhia rũgakorwo rũgĩmatwara kando nagũo mũhia ũgagĩtigwo ũrĩ mũtheru, rĩu mũhia ũyũ nĩgũo mũndũ agĩcokaga agakĩrogota ũgagĩkĩra makũnia-inĩ.

Rĩu manyeni nĩmagĩkoretwo marĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩkoretwo na bata mũno nĩgetha andũ magagĩkorwo makĩrĩa, namo manyeni ta maya, nĩ mũthemba wa nyeni iria igĩtagwo terere, terere ũngĩkorwo na terere ũngĩ wĩtagwo terere mũnene ũrĩ ũkoragwo ũrĩ wa kũhandwo, terere ũyũ mũndũ akoragwo agĩtegũria mategũ wagĩtegũria gĩtegũ, gĩkĩhana tarĩ kĩnyamũ kĩnene ta gĩtemu, ũgacoka ũgagĩita mbegũ cia terere ũcio hau thĩ-inĩ nogagĩkorwo ũgĩgitĩrĩria maĩ, naguo terere ũyũ nĩũkĩmeraga na ũgagĩcoka ũgakĩneneha ũgagĩũka ũgagĩtuaga mathangũ ma terere ta ũcio, na ũgagĩcoka ũgakĩhe maĩ nĩgetha terere ũcio ũkagĩa mathangũ mangĩ, nĩgetha ũgakĩona magũgĩtua hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ ũgagĩbatara.

Nĩ ũndũ wa ũrĩa mĩgũnda ĩkĩnyihĩte, rĩu andũ maragĩkorwo magĩgĩetha indo ta mĩtũngi, ĩrĩa tũgĩkoragwo tũgĩtaha nayo maaĩ kũrĩa icagi-inĩ, mũtũngi ũcio ũgagĩkorwo ũgĩkĩũrenga na nuthu, na ũgagĩcoka ũgakĩwĩkĩra tĩri hau thĩiniĩ. Wakĩwĩkĩra tĩri hau thĩiniĩ, tĩri ũrĩa ũkĩrĩ na thumu kana hihi indo ingĩ ta bataraitha, kana nĩyo andũ aingĩ magíĩtaga mborera, ũgagĩkorwo ũgigĩũka na ũgakĩhanda matharũ maaku hau thĩiniĩ kana indo ta thibinaci, rĩu we ũrĩgĩkoragwo ũgĩitĩrĩria maaĩ na indo icio ciaku igagĩkorwo igĩgĩkũra wega, na ũgagĩtua hau ũgakĩona cia gũkĩrĩa.

Nĩ gũkĩrĩ indo cia mwanya mwanya irĩa igĩkoretwo igĩkĩhandwo thikũ ici indo ta ngwacĩ irĩa ciakĩũrire ngwacĩ citikĩkoragwo ciĩ nyingĩ mũno rĩu ta tene, ngwacĩ nayo ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkĩra nagũkũ rungu wa tĩri na mũndũ akĩhandaga mũrĩo na wakĩrĩkia kũhanda mũrĩo ũgakĩhe mũrĩo ũcio mĩeri ĩrĩa ngwacĩ ĩyo ĩgĩbatie gũkorwo ĩgĩkũra na ũgagĩkoragwo ũkĩrutĩra ria ũgakĩhe ngwacĩ ĩyo okorwo nĩ ya mĩeri itatũ kana mĩeri nĩ ya mĩeri ĩtandatũ mũndũ nĩ agĩcokaga ũgakarora kamũrĩo karĩa gakĩrĩ komũ na karĩa wakĩhandĩte ũgakĩrora rungu wako nĩgetha ũgagĩkora ngwacĩ ta ici irĩa igĩkoragwo na cama mũno.

Indo iria cĩgĩkoragwo cĩtigĩtwo ndegenye, kana indo iria ĩkĩhana ta ria nĩ indo cĩkoragwo ikĩrĩ njega nĩgũkorwo nĩ ikĩrĩ maũndũ maingĩ nĩgũkorwo ndegenye, nĩ yakĩrĩkanaga atĩ mahuti mayo kana ria rĩu rĩkĩrĩ rĩayo no rĩkĩrĩ rĩkĩhonia nda, nĩũndũ wa andũ arĩa mena ironda cia nda kana igũnyũ, kana mathĩna mangĩ ma nda ta macio, nĩarĩkoragwo arĩ kĩndũ kĩega mũno, nagwo nĩa koragwo ĩkĩonekana o kũu mũgũnda-inĩ o thima nĩkĩnyitanaga nguo mũno mũndũ endaga agagĩthiĩ ecungĩte kana ĩkorwo ĩgĩgũthũkĩrĩa nguo ciaku.

Ndũrĩrĩ iria cikaraga kũrĩa gwĩkoragwo gwĩ kũmũ mũno nĩ ikoretwo igĩthomithio maũndũ mwanya mwanya nĩ thirikari, marĩa magĩkoniĩ ũhoro wa gũkĩrĩma, nacio ndũrĩrĩ ta ici nĩirakĩonio gũgĩkorwo igĩtegũra mategũ kũu hihi kũrĩa maikaraga, nĩgetha mategũ ta maya magagĩcoka makahanda indo ta nyeni, kana irio ta mboco, kana indo iria cĩtaikaraga mũgũnda mũno na magakĩhanda, magagĩcoka magagĩitĩrĩria maĩ nĩgetha indo ta ici cĩgĩtuĩka cia gũgĩkũra nacio thirikari nĩĩkĩrĩire ũndũ ũyũ mũno, nĩgetha ndũrĩrĩ ta ici cĩkĩhote gwĩteithia na cĩkĩone irio cia gũgĩkĩrĩa.

Andũ nĩmakĩrĩmaga indo mĩthemba mĩthemba nĩ getha makĩone indo cia gũkĩrĩa. Ni gũkĩrĩ mũhĩa ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ mweru, kana ona mbembe iria arĩmi makoragwo magĩkĩgetha. Mbembe ta ici nĩ ĩgĩkoragwo igĩkĩigwo kũndũ gũtagũgĩkorwo na maaĩ, na ĩgagĩkorwo igĩkĩũnũrwo makoro ma igũrũ nĩ getha citigagĩtũĩke cia gũkĩguma kana gũgĩbutha itigagĩkorwo igĩgĩtwĩka thumu. Naguo mũhĩa nĩũkĩrekagwo ndũgagĩkorwo ũkĩgĩa maaĩ na ũgagĩkorwo ũgĩkĩigwo wega nĩ gũkorwo indo ta ici ũngĩkĩreka igĩe maaĩ ciahita kũguma ituĩke thumu.

Kũndũ kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩara riũa mũno kabira ta ici, kana ndũrĩrĩ ta ici nĩ igĩkoretwo igĩbundithio ũrĩa cingĩgĩkorwo cikĩrĩmĩra nacio nĩ monetio ũrĩa andũ mangĩthondekera indo iria cigĩtagwo cito, nĩgetha magagĩkorwo magĩ mbegũ ciao handũ ta harĩa, cia mĩmera ĩrĩa marenda gũkĩhanda nacio cito ta ici, nĩ ũndũ wa riũa rĩrĩa rĩkoragwo rĩ rĩnene nĩ magĩkoragwo magĩkĩonio ũria magĩgĩkorwo magĩtumĩra indo makĩrĩ nacio ta mĩtĩ kana mĩcagi ĩrĩa makĩrĩ nayo nĩgetha magekĩrĩra cito ta ici kĩruru nĩgetha mbegũ icio cigĩtuĩke cia gũkĩmera na itigagĩtuĩke cia kũma nĩ riũa.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma mĩmera mĩthemba, mũmera ta wa mbembe nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩteithĩrĩria thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wĩtũ nĩ ũndũ wa gũkĩrehe irio irĩa andũ magĩkoragwo makĩrĩa nĩamu mbembe nĩ ĩkĩrĩagwo nĩ andũ aingĩ mũno, nagũo indo ta ici cigĩkoragwo andũ magĩgĩtegũrĩa indo ta mategũ kana magĩkĩenja indo ta mĩkaro kũrĩa magĩcokaga magakĩhanda indo ta ici na rĩrĩa gwakĩtuĩka nĩ gwa kĩura kana magĩitĩrĩrio maĩ mbembe ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩmera nacio, cia gĩkinya harĩa maru-inĩ ma mũndũ ,nĩ ĩgĩbataraga igĩkorwo igĩthiĩ gũkĩrĩmĩrwo nĩgetha igakĩehererio ria rĩrĩa ingĩtũma mbembe ta ici ciage gũkũra naihenya.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkiunithia maaĩ kũndũ mwanya mwanya, nĩgetha maaĩ ta maya magĩkorwo magĩgĩthiĩ kũria marakĩenda magĩthiĩ either magĩkĩhote gũgĩkorwo marakĩenda magĩthiĩ kũrĩa magĩkoragwo o magĩkĩrĩma, kana rĩngĩ na rĩngĩ magĩkorwo maaĩ ta maya marakĩenda magĩkorwo magĩgĩthiĩ kuria indo ciao kana mahiũ mao magĩikaraga, nĩgetha magĩkorwo magĩgĩcihe maaĩ ta maya, nĩgetha magĩtuĩke magũkĩnyua mahiũ ta macio, kana marakĩenda ĩgĩthiĩ mĩciĩ-inĩ kũrĩa magĩikaraga, nĩgetha makĩone maaĩ ma gũgĩtũmĩra nĩ amu, maaĩ makĩrĩ mabata maingĩ ngina kũũrĩa mĩciĩ-inĩ ya andũ ta aya.

Ndũrĩrĩ iria cigĩikaraga kũndũ kũrĩa gũgĩkoragwo gũgĩkĩara mũno nĩmagĩkoretwo magĩgĩthondekerwo indo irima cigĩtagwo ithima, kũrĩa cigĩkoragwo cigĩthiĩ cigagĩkorwo cigĩkĩringwo nĩ ndobori, na ĩgagĩkorwo igĩgĩtuwo. Nacio ithima ta ici nĩigĩkoragwo na njĩra mwanya mwanya cia gũkorwo mũndũ akĩambatia maaĩ nigetha makiume na kũũrĩa kĩanda, nĩ getha magĩcoke magĩũke ũndũ magũgĩtahĩka. Njĩra ĩmwe nĩ harĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩtwo mbombo ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩhũra maaĩ, rĩrĩa mũndũ agĩthiĩ agĩthiũrũrũkia gĩcuma kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩkĩrĩtwo haha ithima-inĩ ici nigetha ĩgakĩambatia maaĩ na andũ ta aya magakorwo magĩkĩra mĩtũngi, kana magagĩtwara kũrĩa kũngĩ kũragĩbatara gũkorwo gũgĩtwarwo maaĩ ta maya.

Rĩu, andũ nĩmagĩkoretwe magĩkĩrĩma mĩmera ya mĩthemba mĩingĩ na mĩmera ta ĩmwe ĩrĩa ĩgĩkĩũte nĩ mĩmera mĩerũ mũno nĩ mũmera ũrĩa wa mũciri, mũciri nĩ mũmera ũgĩkoragwa ũkĩhana ota mboco no naũ ũgagĩkorwo atĩ rĩrĩa wagĩkorwo nĩwakĩgĩa mĩciri ta ĩrĩa mboco ĩkĩgĩaga ũgĩkoragwo ĩkĩgetwa ĩmũcua naũo mũmera ũyũ mĩciri ĩgagĩkorwo gũtwarwo kwendio thokoinĩ kana gũkĩrĩwa nĩ andũ nayo mĩciri ta ĩno mũndũ agĩcokaga agakĩmĩoya ũgakĩmĩthambia ũgagĩrenganga na kahiũ ũgagĩcoka ũgamĩkaranga ũkarĩa nayo irĩo irĩa ũgĩkĩrĩa ta mũcere kana ta ngima.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩĩta ndagĩtarĩ wa mahiũ, nĩ getha ndagĩtarĩ ta ũyũ agagĩũka agagĩkorwo agĩgĩthondeka mahiũ, kũũrĩa hihi gwitũ icagi-inĩ, kana mĩgũnda-inĩ. Kana rĩngĩ na rĩngĩ kũngĩkorwo mahiũ maya ti gũkĩrũara makĩrũarĩte, mandagĩtarĩ nĩ magĩgĩkoragwo magĩgĩtumwo nĩ thirikari nĩ getha magagĩũka magagĩkorwo magĩkĩhe mahiũ ta maya njanjo cia mĩrimũ ĩrĩ ĩrakĩĩyumĩria nĩ getha ndĩgagĩkorwo igĩkĩnyita mahiũ ta maya na gũkorwo ĩkĩmahondereria. Maũndũ maya makĩrĩ mega nĩ gukorwo nĩ magĩteithagia mũno ũgima mwega wa mahiũ.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩma kũrĩa mĩgũnda-inĩ, kũrĩa makĩrĩmaga magacoka magagĩtegũria marima, kana magagĩtegũria mĩkaro, ĩrĩa magĩũkaga magakĩhanda mĩmera ta mboco, ĩrĩa ma ĩrĩa marakĩenda gũkĩhanda kũndũ ta kũu; niamu mboco nĩcia mĩhĩrĩga mĩingĩ gũkĩringana na rangi wayo, kana ũrĩa ĩkĩhana, kana ihinda rĩrĩa ĩgĩkuraga narĩo. Rĩrĩa wakĩhanda mboco ta ici, mũndũ nĩagĩcokaga ũgagĩcihe maaĩ, kana igakiurĩrwo nĩ mbura ya Ngai, nĩ getha igagĩkorwo igĩkĩmera. Na ciakĩrĩkia gũkĩmera, andũ nĩmagĩcokaga mũgagĩthiĩ gũgĩcirĩmĩra, nĩ getha mboco ta ici citigatũĩke cia kũhotererio nĩ riia.

Indo iria igĩkoragwo igĩkĩrĩmwo, indo ta mĩhĩa nĩ ĩgĩkoragwo irĩ njega mũno, nĩ gũkorwo irio ici nĩigĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno kũrĩa gĩcagi-inĩ kana kurĩ ndũrĩrĩ mwanya mwanya. Na nĩigĩkoragwo ikĩrĩ njega nĩ gũkorwo nĩ igĩkoragwo igĩgĩkũra na ihenya mũno. Ũrĩmi ta ũyũ nĩ ũgĩteithagia mũno ni getha andũ magakĩona indo cia gũgĩkorwo magĩgĩthia ni getha makĩnyue ũcũrũ, kana magĩkorwo magĩkĩrĩa ngima, ona gũgĩtwĩka mũhĩa ũyũ naguo no ũgĩbataraga gũkĩrorũo mũno ni ũndũ wa tũtambi tũrĩa tũkĩwendete mũno, kana indo ta nyoni no muhaka ũgĩciriĩre, ni getha citigagĩtũĩke cia kũrĩĩra mũhĩa mugunda na ituĩke cia kũnina.

Rĩu, ndũrĩrĩ nyingĩ, nĩiragĩkorwo igĩkĩonio ũhoro wa gũkorwo magĩkĩrĩma kũrĩa mataragĩkoragwo magĩkĩrĩma, nĩgetha gũkĩgĩe na ũhoro wa gũkĩhoteka atĩ, bũrũri witũ nĩũgũgĩkorwo ũgĩkĩhũna irio, nagwo mũndũ agĩkoragwo agĩtegũra mategũ kũrĩa mĩgũnda-inĩ kana kũrĩa iwanja-inĩ wagĩtegũra mategũ ũgagĩcoka ũgakĩhanda indo ta nyeni kana indo iria ingĩkorwo igĩgĩkũra na ihenya nayo wagĩtegũra indo ta ici ũgagĩcoka ũgakiunithia maĩ nginya gia kũndũ ta kũu ũguo either ũgakĩrehe na mĩberethi, kana ũgagĩkua na mĩtũngi kana njĩra ĩngĩ o yothe maĩ macio mangĩhota gũkinya handũ ta harĩa nĩgetha ũgagĩitagĩrĩria mĩmera ĩyo, ĩtuĩke ya gũgĩkũra.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩĩthomithia kana magĩgĩthomithio maũndũ mwanya mwanya marĩa magĩkoniĩ maũndũ ma ũrĩmi. Njĩra ĩmwe nĩ atĩ, andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩgũra mĩberethi ĩrĩa ĩgikoragwo ĩgĩgĩteithia mũno harĩ gũtwara maaĩ kũũria mĩgũnda-inĩ ĩkĩrutĩte harĩa maaĩ makĩri. Mĩberethi ta ĩno, nĩ ĩgikoragwo njĩra mwanya mwanya cia gũkĩmĩthondeka, na kumĩnyitithania, nĩ amu gũtikĩrĩ na ũhotekeku atĩ wa mũberethi ũgagĩkorwo ũgĩkiuma kũndũ kũraya ngina kũrĩa kũngĩ ũtagĩkoretwo ũrĩ gĩcunjĩ, nĩ gũkorwo kambuni iria igĩthondekaga itigĩthondekaga mĩberethi mĩnene mũno. Ũguo, andũ nĩ maragĩbatara ũtaaramu wa gũkorwo magĩkĩmenya ũrĩa magĩturaga mĩberethi ĩno rirĩa yagĩtũrika kana kũmĩnyitania nĩ getha ĩkĩraiharaihe.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mahiũ nĩũgĩkoragwo ũkĩrĩ kĩndũ kĩega mũno, naguo mahiũ ta maya mũndũ agĩkoragwo ũkĩenda ũgagĩkorwo ũkĩmakĩra gĩcegũ, kĩrĩa ũngĩgĩaka na mbaũ kana na cuma, nĩgetha mahiũ maya rĩrĩa magĩkiuma kũrĩa mathiaga gũkĩrĩa, magakĩona handũ ha gũka gũkĩhurũka ũtukũ, nogakĩmehereria ũgwati ũrĩa ũngĩũka ta nyamũ iria ingĩkorwo ikĩenda kũrĩa mahiũ ta maya, mahiũ maya mabataraga ũkorwo ũkĩmacokanĩrĩria na ũgagĩkoragwo ũgĩkĩmarora matigakorwo makĩnyitwo nĩ mũrimũ, nĩamu mĩrimũ nĩyũragaga mahiũ naihenya mũno, na ti mĩega tondũ noĩhukie rũciaro ta rũrĩa

Rĩu andũ nĩmagĩkoretwo magĩgĩ gĩbundithio maũndũ mwanya mwanya. Ona ndũrĩrĩ iria ingĩ igĩikaraga kũũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩarĩte mũno, iria itagĩkoragwo igĩgĩaka nyumba. Ikoragwo igĩgĩetha o indo cigĩtagwo mbito, kana nĩcio cerenda. Magagĩkorwo magĩkĩoha indo ta ici ona tũrũrigi tu, na magagĩkorwo kĩu nĩkĩo gĩikaro kĩao nĩamu matingĩgĩaka nyũmba cia gũgĩtũra mũno, nĩamu magĩtũraga makĩgendaga, magĩtwarana na mahiũ mao magĩthiĩ kumethera ma irio kũrĩa cikĩrĩ, kũrĩa kũrĩkĩmerete mahuti kana gũkĩrĩ na nyeki, kana kũrĩa mbura ĩrakiura. Naguo andũ aya nomaragĩthiĩ makĩmenyete maũndũ mwanya mwanya, magakĩrĩma indo ta nyeni nĩgetha magagĩtuĩka a kũrĩa indo ta ici, na matigagĩtuĩke a kũgiĩka hĩndĩ ciothe.

Indo ta mbebe, rĩrĩa ciagĩkorwo igĩgĩkũra kũrĩa mĩgũnda-inĩ, nĩ ĩgĩbataraga igagĩkorwo igĩkĩũnũrwo makoro marĩa magĩkoragwo mari ma igũrũ kana nĩmo mahuti, na ciakĩrikia gũkĩũnũrwo mahuti ta maya, nĩ igĩbataraga igagĩkorwo igĩkĩigwo handũ cigũgĩkorwo cigĩkĩona riũa wega, nĩ getha igagĩkorwo igĩkĩũma. Nĩ amu ũngĩkĩiga mbebe ici citakĩũmĩte wega ciahota gũgĩbutha na hihi cigĩkũũre kana hihi okorwo citigũgĩkũũra ũkĩrie cikĩenda gũgĩbutha ciahota gũkorwo ciĩ njũru mũno na ciahota gũgũthũkia harĩ ũgima wa mwĩrĩ. Mbebe ici cia marangi mũthemba mũthemba nĩ ikĩrĩ njega mũno na ni amu, wa kĩruga ngima ndĩgĩkoragwo ĩ wa rangi ũmwe na andũ aingĩ ni magĩkenagĩra mũno ũhoro ta ũyũ, kwaja rĩrĩa cigũgĩthĩo kĩndũ ta ũcũrũ.

Mũndũ rĩrĩa arakĩenda gũkorwo akĩhanda irio nĩ agĩkoragwo agĩtegũria mategũ kana kũría ũgũkorwo ũkĩhanda nĩgetha mategũ ta maya ũgagĩkorwo atĩ rĩrĩa wagĩkĩra maĩ maĩ matirĩgĩkoragwo magĩkĩũra, wategũria mategũ ta maya na nĩ gĩtegũ gĩgĩkoragwo gĩkĩnene o wega gĩa kuma o mita ĩmwe nginya mita igĩrĩ nĩ ũgĩcokaga ũgakĩoya mbegũ ciaku ũgakĩhanda haũ thĩinĩ na ũgagĩkorwo ũgĩkiona atĩ hena tĩri mwega mũhũthũ ũtagũgĩkorwo ũkĩgiria indo ici cikĩmere ũgagĩitagĩrĩria maĩ nĩgetha indo icio ciaku ikĩmere either ingĩkorwo nĩ mboco kana cingĩkorwo nĩ matharũ kana manyeni mangĩ ta macio.

Cai ni indo igĩkoretwo igĩkĩnyuo mũno icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri ũyũ witũ kana cia rũrĩrĩ rũrũ rwitũ. Naguo cai wa mahiga matatũ kana nĩguo ũgĩkoragwo ũgĩkĩrugwo kũrĩa icagi-inĩ, mũndũ agĩakagia mwaki ta ũcio, na wakĩrĩkia gũgĩakia, ũgakĩigĩrĩra thaburia yaku, na wakĩigĩrĩra thaburia yaku ũgagĩkorwo ũgĩgĩĩkĩra iriia, wagĩĩkĩra iriia ũgagĩcoka ũgagĩĩkĩra mũigana mũnini wa maaĩ kũrigana na ũrĩa ũkũenda cai waku ũgũkorwo ũgĩgĩcama. Na wagĩĩka ũguo ũgagĩcoka ũgakĩoya macani marĩa magĩkoragwo makĩgũrĩtwo matuka-inĩ na ithĩi-inĩ iria cia macani ũgagĩĩkĩra kũũ thĩiniĩ, na wagíĩkĩra thĩiniĩ, ũgagíĩkĩra ũgĩkĩroraga cai ũcio waku ngina ũcamũke nĩ getha iriia rĩu rĩkorwo rĩgĩcamũkĩte wega. Gwagĩkinya hau no ũngĩgĩkorwo hihi ũgũkĩenda gũkĩnyua ũrĩ ndubia kana ũgĩĩkĩre cukari kũringana na ũrĩa we ũkĩendete.

Mahiũ marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia nĩ magĩkoragwo na ũtungata mwanya mwanya. Mahiũ marĩa magĩtagwo ma mbũri kana nĩmo ma gĩkoragwo mĩgoma, nĩ magĩkoragwo mena ũteithio mũnene mũno nĩ gũkorwo mahiũ marĩa rĩrĩa magĩthiĩ makĩhara na makĩrĩa na kũu, nĩ magĩcokaga magagĩũka magagĩkamwo o taũrĩa tũgĩ kamaga ngʹombe nĩgetha magĩkorwo magĩkũhe iria rĩrĩa ũngĩgĩkorwo hihi ũgĩkĩnyua kana ũgĩkĩhe ciana ciaku ciita cia mũndũ. Kana iria ta rĩrĩ hihi wa hota gũgĩkorwo ũgĩgĩthondeka na rĩo iria rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩrĩ imata nĩgetha ũgagĩkorwo ũkĩrĩa na rĩo ngima kwoguo mahiũ maya nĩ magĩkoragwo na ũteithio mũno.

Andũ makĩrĩ ũndũire mwanyamwanya otorĩa nagũo rũrĩĩ rwa ũkabi, kana nĩ rũo andũ aingĩ magĩtaga rwa mathaai, rũgĩkoragwo na ũndũire kana imenyera rĩrĩa magĩkoragwo magĩkĩnyita ngombe, kana ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩthecwo mĩkiha ĩrĩa ĩgĩkoragwo gũkũ ngĩngo-inĩ nĩgetha ngombe ta ĩyo ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩgethwo thakame. Nayo thakame ĩno, nĩ makĩmĩendete mũno nĩ amu nĩyo magĩtukanagia na iria rĩao, nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩnyua iria ta rĩrĩa. Ngombe ĩno ya kĩrĩkĩa kũrathwo, nĩ ĩgĩcoka ĩgagĩthingwo na mai ma ngombe nĩgetha ĩgĩtũĩke ya kũhonia kĩronda kĩrĩa. Nayo thakame yayo ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩnyuo.

Kũrĩa gũtagĩkoragwo gũkĩrĩ na maaĩ maingĩ, nĩgetha andũ magĩtũĩke a gũkĩrĩma indo ta ndania, kana indo ta nyeni. Nĩ magĩkoragwo magĩgĩtegũra gĩtegũ kũrĩa mũgũnda-inĩ kĩrĩa gĩgĩkoragwo kĩrĩ kĩa kuuma mita ĩmwe na mita ĩmwe, kana mita ĩmwe na mita igĩrĩ. Na magĩkorwo magĩtengũra gĩtegũ ta kĩrĩa, andũ nĩ magĩcokaga magakĩoya mbegũ irĩa ũrakĩenda gũkĩhanda, ũgakĩhanda gĩtĩna-inĩ ta gĩkĩ, kana gĩtegũ-inĩ ta gĩkĩ , na ũgagĩciheaga maaĩ nĩgetha mbegũ ta ici ci gĩtũĩke cia gũkĩmera. Mbegũ ta ici cia gĩtũĩka cia gũkĩmera , rĩu ĩgagĩkorwo atĩ mĩmera ĩyo reu no ũgĩtũĩke wa kũmĩrĩa, na ũgakĩroraga nĩgetha ndĩgakĩmererwo nĩ ria.

Indo iria tũgĩkĩrutaga harĩ ng'ombe nĩcio njũa, nĩigĩkoragwo na ũhotekeku wa gũkorwo igĩthondeka indo ingĩ ingĩgĩtũteithia, nacio cigĩbataraga ataaramu arĩa makĩrĩ a hau kabere nĩamu thikũ ici andũ aingĩ matikĩũĩ gũkorwo makĩamba indo ta ici, njũa ta ici nĩcigĩkoragwo igĩgĩthondeka mĩhuko ĩrĩa tũngĩkorwo tũgĩgĩkuĩra indo, nayo njũa ta ici cigĩtumwo mwena na mwena nĩgetha thĩ-inĩ gĩgagĩkorwo nĩ kĩndũ gĩkĩrĩ mũhukbuo, nogagĩcoka noũgĩkĩre magemio kũu mĩenana-inĩ nĩgetha ĩgĩtuĩke ya gũkĩgucĩrĩria maitho, nacio imondo ta ici nĩigĩtuĩkaga cia gũgĩtura mũno, nĩamu rũa rũtigĩthũkaga naihenya kana gũgbuĩtarũka, ningĩ njũa ta ici nociagĩthondekaga indo iria ciagĩkoragwo igĩgĩtũmĩrwo nyĩmbo-inĩ, indo iria cingĩkorwo ta ndarama, rũa rũrũ rũgagĩgathwo naruo rwagĩgathwo rũgagĩcoka rũgekĩrwo thĩ-inĩ wa mũtĩ kana thĩ-inĩ wa kĩndũ kĩngĩ gĩa gĩthiũrũrĩ, kĩrĩa gĩgĩtũrĩkanĩte gatagatĩ nĩgetha wakĩringa nahau igũrũ wa ndarama ĩyo, ĩgakorwo ĩgĩkĩgamba wega.

Mahiũ maya tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia nĩmagĩbataraga gũkorwo magĩkĩrorwo wega mũno, nĩamu kũrĩ mĩrimũ ya mĩthemba mĩthemba ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩthũkia mahiũ ta maya, mahiũ maya nĩmakĩgũmagĩrwo rĩmwe nĩ batata iria ingĩkorwo ikĩrwaragwo gũkũ kanua-inĩ, na mbũri ta ĩno yakĩhota gũgĩtuĩka ĩkĩrware batata ta ĩno, iria icokaga gũthiĩ igĩtuĩkĩte ironda, ati nginya mbũri ĩno rĩu ndingĩkĩhota gũkorwo ĩgĩkĩrĩa nĩamu kanua gothe, nĩgakĩgĩire batata ta ici na ciagĩtũrĩka ciagĩtuĩka ironda, nayo mbũri ĩno rĩu ĩkĩrorete njĩra ya gũkorwo ĩgĩkua nĩamu rĩrĩa ĩtagũkĩria hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ tiga gũcoka gũgĩkua.

Andũ aingĩ kana kũndũ kũingĩ nĩ gĩgĩkoragwo gũkĩrĩithio kĩrĩa gĩgĩkoragwo kĩrĩ njũkĩ, iria igĩkoragwo igĩgĩthondeka ũkĩ. Ũkĩ naguo, nĩ ũkĩrĩ bata mũingĩ mũno nĩ amu nĩ ũgĩthondekaga indo itiganĩte na nĩ irio cia ndũrĩrĩ nyingĩ mũno. Ũkĩ ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo wĩ mwega nĩ amu, njũkĩ ĩgithiaga ĩgakĩmatha kĩro mĩtĩ-inĩ mwanya mwanya, na kĩro gĩkĩ, kana maaĩ marĩa makiumaga mahũa-inĩ ma kĩro gĩkĩ nĩ magĩkoragwo marĩ ndawa ya mĩrimũ mĩingĩ mĩingĩ, na kũgũo ũkĩ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩĩrwo nĩ ũhonagia mĩrimũ mĩingĩ mũno.

Andũ nĩmagĩkoretwo magĩkorwo magĩthiĩ kũrĩa matuka-inĩ marĩa mangĩendagia indo cia ng'ombe kana cia mahiũ, nĩgetha magakĩheo ndawa irĩa ĩngĩkorwo igĩteithia mahiũ ta marĩa, nĩgũkĩrĩ ndawa cia mĩthemba mingĩ ta irĩa ĩkoragwo ĩgĩtwo probiotic ĩrĩa ĩgĩteithagĩrĩria harĩ gũkorwo ũkĩhũrana na bacteria irĩa cingĩkorwo cirĩ thĩiniĩ wa ng'ombe ta ĩrĩa, kana mahiũ ta marĩa, ĩngĩgĩkorwo hihi ng'ombe ĩ yo nĩkĩrwarite mũrimũ ũrĩa ũkĩrĩ thĩiniĩ wa mwĩrĩ, kana mũrimũ ta wa kĩronda, nĩkĩheagwo ndawa na ĩno nĩgetha ĩmehotithie gũkorwo ĩkĩhũrana na mũrimũ ta ũcio nĩgetha ũtũĩke wa gũkĩhona.

Kũrĩa iria-inĩ kana ndemu-inĩ kana kũrĩa gũgĩkoragwo na maĩ maingĩ kũndũ ta kũu kana njũĩ-inĩ andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩetha tũtarũ tũrĩa makĩhũraga na mĩiko nĩgetha magagĩkorwo magĩgĩtega indo iria igĩkoragwo kũrĩa thĩinĩ indo ta thamaki kana indo ta ing'ang'i kana indo ingĩ ta icio, nao andũ ta aya ũgũo nĩgũo ũgĩkoragwo ũrĩ mũtũrĩre wao na hau nĩho marutaga ũboco wao wa o mũthenya o mũthenya na ũgũo ũmenyo ta ũyũ wa gwĩka maũndũ ta maya ũkĩrĩ ũndũ mwega mũno nĩ ũndũ rĩrĩa mũndũ angĩhota gũkorwo na maĩ ma mũhĩgĩra ta ũyũ.

Ũrĩmi wa mbembe, mbembe iria igĩkoragwo cicia gathĩka kana nĩcio mbembe iria andũ aingĩ magĩkoragwo magĩciĩta mbembe cia yellow nĩ igĩkoragwo irĩ njega nĩ gũkorwo mbembe ĩno nĩ gĩkoragwo ĩgĩgĩkũra na ihenya mũno na ndĩgũmagĩrwo nĩ mĩrimũ mũno ta mbembe ĩrĩa ĩngũ ĩgĩkoragwo ĩrĩ njerũ. Mbembe ici nĩ igĩcokaga iga kĩrutwo gũkũ mathanjĩ-inĩ ma mbembe kana nĩ mo mabebe-inĩ nĩgetha igĩthi igakĩanĩkwo nĩgetha cigĩtuĩke cia kũũma wega nĩ gũkorwo ta ici citikĩũmĩte na cingĩ gĩkĩigũo ũũ cia kĩhota gũkorwo igĩgĩbutha na ti wega.

Mũhia nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mwanya mwanya nĩ gũkĩrĩ mũhia ũrĩa mutune kana nĩ gũkĩrĩ mũhia ũngĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwerũ, mũhia ũyũ mũtũne nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno nĩamu rĩrĩa wagĩkĩrwo kũndũ ta mũtu-inĩ na ũrĩa wagĩthiĩ wagĩthio na mbembe nĩ ũgĩkoragwo ũgĩcenjia mbembe ta icio rangi nĩgetha ngima ta ĩyo ĩgagĩkorwo ĩkĩoneka wega na igagĩkorwo ĩrĩ thaka, ningĩ ũngĩgĩkĩrĩrwo cũrũ-inĩ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩcenjia rangi wa ũcũrũ ta ũcio nĩgetha cũrũ ũcio ũgakĩoneka wĩna rangi mũthaka na to rangi tu ũgĩcenjagia harĩ indo iria irakĩrio nĩamũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩongerera nginya cama mũno na andũ nĩ makĩugaga nĩ ũkĩrĩ ũteithio mũno mwĩrĩ-inĩ nĩamu ndũkonyoragwo ũrĩagwo wĩ kĩra kĩndũ.

Ũgĩmbĩ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ indo irĩa c gĩkoragwo cigĩkĩrĩmwo hamwe na indo ta mũhĩa kana indo ta mbembe. Nĩ amu ũgĩmbĩ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩthĩo nĩgetha ũgagĩkĩrĩrwo indo ta mahĩũ, harĩ indo irĩa magĩgĩkoragwo magĩkĩrĩa nĩ amu ũgĩtũĩkaga nĩ ũrĩ ũteithio mũnene mũno mwĩrĩ-inĩ. Ningĩ ũgĩmbĩ noũgĩkoragwo ũkĩrĩo nĩ andũ. No ũkĩrĩagwo ũrĩ ta ngĩma, kana ũgagĩkorwo ũkĩongererwo kanini harĩ indo ta mbebe kana harĩ mũhĩa, nĩgetha wakĩrũga ngima ta ĩyo ũgagĩkorwo ũgĩteithĩka na kĩrĩa ũgĩmbĩ ũgĩteithagia mwĩrĩ. Ningĩ ũgĩmbĩ ũndũ ũrĩa ũkĩũkaine nagũo mũno nĩ ũhoro wa gũkorwo ũgĩgĩthĩo harĩ mũtu wa ũcurũ.

Andũ nĩmagĩkoretwo magĩkĩrĩma indo cia mĩhĩrĩga ta indo iria cigĩtagwo mĩanga ĩrĩa iragĩkoretwo ĩgĩkĩũra hau kabere no rĩu nĩĩgĩcokereirie mũno nĩ amu mũanga nĩũgĩkoragwo ũgĩtegũrĩrio itegũ kũrĩa mũgũnda-inĩ na ũgagĩcoka ugakĩoya kamũtĩ kau ka mwanga karĩa ũgĩkoragwo ũgĩkarenga na wakĩrenga karũthari kau ka mwanga ũgathecereria. Nako kamũtĩ gaka gakorwo gagikiona maĩĩ nigagĩkoragwo gagĩkĩruta tũthangũ nĩgetha gagakĩambia gũkũra gakĩrĩ o ta mwanga, gakĩrĩkia gũgĩkura mũndũ nĩagĩcokaga ningĩ ũgathiĩ ũgakĩmunya kamũtĩ kau nĩgetha gagagĩkorwo mĩri yako ĩgĩkorwo igĩthondeketwo kindũ gĩkĩhaana kĩgwacĩ nakũu rungu kĩrĩa gĩgĩkoragwo atĩ rĩu nĩkio mwanga.

Ngwacĩ nĩigĩkoragwo irĩ indo njega mũno, nacio ngwacĩ ingĩkorwo igĩkĩhandwo kũndũ kwega tĩri ũtakĩrĩ na thĩna, nĩigĩkoragwo igĩgĩtunguha mũno mũno, na ngwacĩ ikĩrĩ njega nĩamu nĩigĩtuĩkaga nĩ indo imwe cia iria igĩkoragwo igĩgĩthondeka tĩri mũno, kana igĩkĩnoria mũgũnda harĩa cĩakĩhandwo, ngwacĩ nĩigĩkoragwo ĩgĩgĩkorwo ĩgĩkĩendio na mbeca nyingĩ mũno, nĩamu indo ici citikoragwo ciĩ nyoneki mũno rĩu na nĩigĩkoragwo irĩ irio cia naihenya, nĩamu nĩgũkĩrĩ nginya ngwacĩ igĩkũraga na mĩeri ĩtatũ kana mĩeri ĩtandatũ, na nĩkĩendekaga na nĩikĩrĩ demand i, koguo gũtirĩ hĩndĩ cigakĩaga mũndũ wa gũkorwo agĩcigũra.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩhanda irio cia mĩhĩrĩga mĩingĩ indo imwe nĩ ta mbembe irĩa gũkĩrĩ andũ magĩkoragwo magĩgĩtukania na indo iria igĩtagwo njugu karanga nayo njugu karanga igĩkoragwo mũndũ agĩkĩoya kabanga ũgagĩtheca marima manini manini ũgagĩikia njugu imwe kana igĩrĩ thĩinĩ wa marima macio nawakĩrĩkia gũikia njugu ĩyo wagĩthika nĩ hagĩkoragwo ningĩ rĩu mbũra ya kiura kana wagĩitĩrĩria maĩ njugu icio igakĩambia gũkĩmera ciũmĩte na thĩ na igakĩgia mahuti marĩ ma ngirini na igagĩkorwo igĩgĩtamba ta mĩrĩo nacio njugu ta icio nĩ igĩcokaga igagĩkũra na cia gĩkũra rĩrĩa wakiona ta irenda kũmia mahuti mũndũ ni agĩcokaga agagithiĩ ho nĩgetha ũgĩtuĩke wa gũcigetha na ũgagĩcienja nakũu thĩ.

Kũrĩa mĩgũnda-inĩ ĩtũ nĩtũgĩkoragwo mũndũ agĩgĩtegũria marima na wagĩtegũria marima ũgagĩcoka ũgakĩhanda nyeni iria cigĩkoragwo cirĩ cia matharu nĩgetha ũgagĩkiona nyeni cia kũrĩa na ngima kana cia gũgĩkoragwo ũkĩendia, nacio nyeni ici rĩrĩa ciagĩtuĩka nĩ cia kineneha ũhoro wagũgĩtua mũndũ akoragwo agĩgĩtua mathangũ ma nakũríĩ thĩ marĩa magĩkorĩte marĩ ma mbere mathangũ ta matano kana mana harĩ itwa rĩmwe na ũgagĩtigia mathangũ marĩa ma mũcanana marĩa marakorirwo magĩkĩumĩra na haha igũru nĩgetha wagĩgĩthiĩ na mbere na gũgĩkĩhe maĩ mathagũ macio magagĩthiĩ na mbere na kũneneha nĩgetha ũrĩtuĩka wagũkĩmatua itua rĩrĩa rĩngĩ ũrĩgĩcoka mũgũnda-inĩ ũcio.

Njũgũ karanga nĩ ĩgĩkoragwo arĩ irio iria igĩkoretwo rĩu ikĩhandwo kũndũ kũingĩ nĩamu njugu nĩ ĩkĩrĩ na mabataro maingĩ rũrĩrĩ-inĩ nayo njũgũ ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩkĩhandwo kũrĩ tĩri ũrĩa mũnoru ũgagĩkorwo ũkĩhanda mbegũ ta ĩmwe kana igĩrĩ na wacoka wakĩhanda ũgakĩreka ĩgĩkĩmere na ĩgatuĩka ya gũgĩkũra ona gũtuĩka no ũrĩkoragwo ũkĩmĩrĩmĩra mbere ya ĩgĩkũrĩte, ya gĩtuĩka ya gũgĩkũra mũndũ nĩ acokaga agakĩmunya njugu karanga ĩno nĩgetha ũgagĩtua njugu iria cikorekwo ikĩmera nakũu mĩri-inĩ cikĩimbĩire, wega wa njugu ici nĩ igĩkoragwo na maũndũ maingĩ nĩ gũkorwo nĩ igĩthaagwo igekĩrwo mĩtu-inĩ kana igagĩkaragwo igakĩrĩo ciĩ theri kana igagĩkaragwo igakĩendio matuka-inĩ.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma nyeni cia mĩhĩrĩga mwanya mwanya ta nyeni iria cigĩtagwo nyeni cia thibinaji nacio nyeni ĩno ya thibinaji nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega mũno nĩ amũ wakĩmĩhe maĩ ũgĩcoke ũkĩmahe mborera kana nĩyo ĩgĩtagwo mbataraitha nĩ andũ aingĩ na ũgĩcoke ũkĩmĩhe kĩndũ ta thumu nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkũra na ihenya na harĩ wiki ta ithatu kana wiki ta igĩrĩ ndũrĩagaga gũkorwo ũgĩtua nyeni ici irĩa igĩkoragwo ikĩrĩ na thogora mwega nĩ amu andũ aingĩ rĩu nĩ makĩndete thibinaji nĩ gũkorwo nĩ ĩkĩragwo nĩ ĩrokĩongerera thakame nyingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ.

Ũrĩmi wa kĩndũ ta gĩtũngũrũ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno nakĩo gĩtũngũrũ rĩrĩa gĩkĩrĩ mũgũnda-inĩ gĩgĩbataraga wakoro ũgĩkĩgetha ũgakorwo ũgĩgĩkĩra kũndũ ta neti-inĩ nĩgetha gĩkorwo gĩkĩnyitĩka wega na ũgĩgĩkorwo ũgĩkĩamba gũkĩanĩka hanini nĩgetha gĩgakĩũma nĩ riũa hanini nĩgetha gĩtigakorwo hihi gĩgĩkorwo gĩgĩbutha nĩ amu kĩngĩkorwo gĩtaũmĩrĩire hanini wega ucoke ũkorwo ũkĩiga ũru gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩa hotagũgĩmbutha na kĩngĩ mbutha kĩmwe gĩthiaga gĩmbuthĩtie kĩrĩa kĩngĩ, ningĩ ũgagĩcoka ũgagĩkĩra neti-inĩ nĩgĩcokaga gĩgagĩkuo na neti ũgagĩkĩendia kũrĩa kĩragĩthiĩ gũkorwo gĩkĩrĩo.

Nyanya nĩ igĩkoragwo irĩ irio cigĩkoragwo cirĩ njega mũno kana matunda nĩamu nyanya nĩ ĩgĩtuĩkaga nĩgũo mũthemba ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩhana irio na no ta ũndũ ũmwe na nyeni nyanya nayo igĩkoragwo igĩkĩhandwo handũ hakĩrĩ na ũgunyu na wakĩhanda handũ hakĩrĩ na ũgunyu ũgagĩkoragwo ũkĩmĩitĩrĩria maĩ nĩgetha igĩtuĩke ya gũgĩkũra, angĩkorwo nyanya ici nĩ nyanya irĩa ikĩraihaga nĩ ikoragwo igĩgĩbatara gũkorwo igĩtambithio na mĩtĩ nĩgetha igĩtambe na mĩtĩ ĩyo namo matunda magagĩkorwo magĩciara o ũrĩa nyanya ici ciragĩthiĩ ĩgĩthiite ona igũrũ ona igĩkĩnenehaga.

Ũrĩmĩ wa indo ta maembe rĩu nĩ ũgĩkoretwo ũkĩhũnjĩtie mũno hũkũ rũrĩrĩ-inĩ rũitũ na arĩmi aingĩ nĩ marakorwo makĩiyukia ũrĩmi ta ũyũ ,nagũo iyembe rĩkoragwo rĩkĩhandwo na wakĩrĩkia kũrĩhanda ũgakĩrĩitĩrĩria maĩ nginya rĩrĩa rĩgakinya rĩa kũrũta maembe ta maya ,namo maembe ta maya matuĩka magũkorwo magĩgĩciara nĩ magĩbataraga ũgatinda ũkĩmaroraga na ũgakĩmahũra ndawa nĩ amu nĩ gũkĩrĩ tũndigo-ing'o kana hihi tũgũnyo tũtambi tũngĩ tũngĩkorwo tũgĩtheca matunda ta maya na twahota gũkorwo tũgĩthũkia mũno nĩamũ gũkũ gwĩtũ maembe matikĩrĩ maingĩ mũno, ningĩ nyoni no igĩkoragwo ikĩrĩa maembe ta maya no rĩu nĩ ũrakiona nyoni mũndũ akoragwo akirigĩrwo hanini nĩamũ ndũngĩhota gũkorwo ũgĩcitoria mũno.

Mababaĩ, akĩrĩ itunda rĩgĩkoretwo rĩgĩkĩhandwo mũno icigo-ĩnĩ nyingĩ cia bũrũri ũyũ witũ. naguo ibabaĩ rĩgĩkoragwo rĩ itunda rĩega mũno nĩamu harĩa wakĩrĩhanda harĩa rĩgagĩkorwo rĩkĩambia gũciarĩra mababaĩ rĩgĩthiaga rĩgĩciaraga o ũrĩa rĩragĩthiĩ rĩkĩambataga na igũrũ na gũtirĩ hĩndĩ kana ihinda-inĩ rĩa mwaka kana kĩmera gwĩkoraga ibabaĩ atĩ rĩtikĩrĩ na matunda. Nĩguo ibabaĩ ũngĩgĩkĩhanda gũtirĩ hĩndĩ ũkaga matunda magũkoro ũgĩkĩrĩa kana matunda magũkoro ũgĩkĩendia angĩkoro ũrakĩrĩhanda rĩkĩrĩ rĩa ũhoro wa mbiacara.

Ibabaĩ nĩ rĩkĩrĩ itunda rĩega mũno nĩ amu rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩciara he mahinda mothe harĩ mwaka na ibabaĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtunguha mũno, narĩo ibabaĩ, kũguo gũtirĩ hĩndĩ ũgakĩaga mbeca cia gũkorwo ũgĩkĩendia. Ibabaĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩega nĩ amu nĩrĩo rĩkĩambagĩrĩra gũkĩrío nĩ ciana ciĩna mĩrenge tondũ nĩ ihũthũ na rĩrĩa rĩagĩkorwo rĩgĩkĩrĩo nĩ ciana ta ici nĩ rĩkoragwo rĩakĩmateithia mũno. Ningĩ ibabaĩ no rĩgĩkoretwo rĩgĩkĩendeka mũno nĩ gũkorwo nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩrwo juice inĩ nyingĩ kana indo iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩnyua, na kũguo rĩtiagaga biacara ya gũkorwo rĩgĩkĩendio. Ningĩ no itunda mũndũ nĩ agĩkoragwo ũkĩgecũra rĩrĩa rĩgĩtuĩkĩte nĩ rĩakĩruha na ũgagĩkorwo ũgakĩrĩa ta irio.

Ũrĩmi wa indo ta marigũ, nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩmi ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno, nĩ amu, marigũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩo nĩ andũ aingĩ mũno either magĩkorwo makĩrĩo ta marigũ meru kana hihi magagĩthithwo magagĩkĩrwo irio-inĩ kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ magagĩkorwo makĩrengagwo na magathĩo ona mĩtũ ta ĩrĩa ĩragĩthĩo rĩu thikũ ici ya ũhoro wa ũcũrũ, nĩ gũkorwo nĩ makoragwo magĩteithia mwĩrĩ mũno. Namo marigũ makĩrĩ ma mĩthemba mĩthemba na rĩrĩa wagĩkorwo ũgĩgĩciara, mũndũ akĩoyaga gĩtugĩ, ũgakorwo ũgĩtiira irigũ ta rĩrĩa nĩ getha rĩtigagĩtuĩke rĩa gũkiuna kĩndũ kĩrĩa gĩgĩĩtagwo mũramba. Na rĩo irigũ rĩrĩa rĩagĩtuĩka rĩu nĩ rĩagĩkũra nĩ rĩo rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtemwo na ũgagĩcoka ũgagĩtiga mũramba ũgagĩtiga thuna rĩa rĩo rĩgĩthi na mbere na gũkũra.

Andũ nĩmakoragwo magĩkĩrĩma ũrĩmi wa makorobia na njĩra nene mũno, naguo ũrĩmĩ ta ũyũ nĩũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno, nĩamu makorobia nĩmakĩgĩte mbei mũno na nĩmagĩkoragwo makĩrĩo nĩ andũ aingĩ mũno, na nomakĩendagio na thĩ na nja atĩ wa bũrũri ũyũ witũ, makorobia ta maya rĩrĩa kũu kũrĩa makĩhandĩtwo angĩkorwo gũtigũkorwo gũkĩhandwo indo ingĩ, mũndũ nĩakĩoyaga dawa iria cigĩkoragwo cigĩkĩhũrwo ria, kana ũgakĩhũra tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo tũkĩenda gũthũkia matunda ta maya kana mahuti ta maya, nĩgetha matunda ta maya magagĩkorwo magĩgĩciara wega matagũkorwo magĩgĩtambwo nĩ tũtambi kana gũgĩthecwo, kana hihi gũkĩreherwo mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩrutĩtwo nĩ tũtambi ta tũtũ kũndũ kũngĩ, kana hihi ria rĩingĩ rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩgĩthũkia makorobia ta maya na makaga gũkorwo magĩtunguha, ũhũri ũyũ wa dawa ũkĩrĩ mwega nĩgũkorwo mũndũ ndakoragwo akĩgia tĩri mũno.

Ũrĩmi wa makorobia nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩhũnjĩte mũno gũkũ gwĩtũ bũrũri-inĩ nagũo ũkĩrĩ mwega nĩamu makorobia maya nĩ marakĩrehera arĩmi mbeca nyingĩ mũno, makorobia maya marĩa magĩkoragwo hihi makĩrĩ ma Hash kana ma Fuete makĩgethwo nĩ magĩtwaragwo iganda-inĩ kũrĩa magĩthiaga magagĩthambio na magĩkorwo magĩkĩigwo na ũtungu mwanya mwanya kana indo iria aingĩ magĩtaga atĩ nĩ irathi, cia kĩigwo na irathi ici nĩ igĩcokaga igagĩkĩrwo katoni irĩa igĩgĩkoragwo igĩgĩtũara nĩgetha igĩtũarwo mabũrũri ma nanjaa either magĩgĩthiĩ na ndege tondũ nĩ makorobia magĩkĩhotaga gũkorwo magĩkĩnya na ihenya na matingĩkorwo magĩtwarwo na kĩndũ ta meri nĩamũ ĩngĩ ikara kũu mahota gũkorwo magĩbuthĩte, makorobia maya nĩ ũndũ wa ũrĩa makoretwo magĩgĩka maũndũ maingĩ mamwe mamo ta gũthondeka maguta marĩa airĩtu makĩhakaga namo njuĩrĩ kana hihi maguta ta marĩa hihi andũ magĩkoragwo magĩgĩkĩra macini cigĩtiganĩte magakorwo makĩendeka mũno na magagĩkorwo matĩrakĩaga bei.

Itunda rĩa meroni nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩega mũno na makĩrĩ ma mũthemba mũthemba. Gũkirĩ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩa ngarara, na nĩ gũkĩrĩ mangĩ marĩ ma mũthemba. Ona gũtuika rĩrĩ rĩa ngarara nĩrĩo rĩkĩũĩkaine nĩ andũ aingĩ mũno na nĩrĩo rĩgĩkoragwo kũndũ mathoko-inĩ maingĩ. Itunda rĩrĩ rĩrĩa wakĩhanda mbegũ ciarĩo rĩgĩkĩoragwo rĩgĩkũra ta mĩrĩo, no rĩrĩa rĩragĩkurũrũka rĩgĩgĩthiaga, rĩkoragwo rĩgĩgĩtigwo rĩgĩkĩruta mahũa na thutha na rĩgakorwo mahũa maya magĩgĩciara matunda marĩa magĩkoragwo marĩ ma meroni.

Andũ aingĩ nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩma itunda rĩrĩ rĩa melon na rĩo mũndũ agĩkoragwo agĩgĩthiĩ kũrĩa mũgũnda-inĩ, ũgakĩrora matunda macio kana makĩrĩ makũrũ ũgakĩringaringa na wakĩigua matunda maya nĩ makũrũ nĩ makĩihũrĩtie, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩmacokanĩrĩria handũ hamwe, na wakĩmacokanĩrĩria , mũgagĩkorwo mũgĩgĩtarana na mũrĩmi angĩkorwo mũrĩmi tiwe aragĩtwarĩra thoko, ũgakĩgũra matunda macio na wakĩrĩkia kũmagura ũgakĩmatwara kũũrĩa thoko-inĩ. Na kuo kũrĩa thoko-inĩ magĩkoragwo me mega mũno nĩ amu, matikĩagaga andũ agũkĩmarĩa na matikĩagaga thoko kũguo matingĩgũtwara hathara.

Matunda ma mananathi nĩmagĩkoragwo makĩrĩ matunda magĩkoragwo magĩkũrio icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri. No andũ aingĩ makĩmoĩ magĩgĩkũrio kũũrĩa mwena wa Thika. Namo matunda maya nĩmagicokaga magagĩtwarwo kũũrĩa thoko-inĩ, kũrĩa itunda ta rĩrĩ wagĩkorwo ukĩrĩgũra, mũndũ agĩcokaga ũgakarĩnyita, ũgagĩthiĩ ũgakĩrenga, hihi kĩrĩa gĩkoragwo kĩhana mathangũ marĩa magĩkoragwo marĩ ma rangi wa green. Na wakĩrĩkia gũkĩrenga, mũndũ nĩagĩcokaga ũgakĩoya kahiũ kogĩ wega, ũgakĩoya gĩkoni kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩkĩhumbĩrĩte inanathi ta rĩrĩ, kĩrĩa gĩkĩrĩ kĩũmũ na kĩrĩa gĩtarĩagwo, nĩamu ũngĩkĩrĩa gĩkoni gĩkĩ, mũndũ nĩagĩkoragwo akĩgagatĩrwo rũrĩmĩ mũno. Na wakĩrĩkia gũgĩka ũguo, ũgakĩrenganga inanathi ta rĩrĩ maita maingĩ tũcunjĩ tũcunjĩ, na ni getha mũgagĩtwĩka a gũkĩrĩa.

Mananathi nĩ makĩrĩ matunda magĩkoragwo magĩgĩkenia andũ aingĩ mũno nĩ amu itunda rĩrĩ rĩa inanathi nĩ rĩgĩkoragwo na cama mũno. Narĩo itunda rĩrĩ rĩa inanathi, gũkũra kwarĩo gũgĩkoragwo kwĩna raithi nĩ amu rĩtikĩrĩ indo nyingĩ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩkĩrĩrĩa kana gũkorwo rĩkĩrĩthũkia rĩrĩa rĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ o tiga gũgĩkorwo atĩ narĩo nĩ rĩgĩikaikaraga mũgũnda kwa ihinda. Inanathi mũndũ agĩkoragwo agĩkĩhanda kanyamũ karĩa gagĩkoragwo gagĩthiĩte gũkĩhana gĩkongo, na wakĩrĩkia gũkĩhanda indo ta ici, ũgagĩkorwo ũgĩkĩhe inanathi rĩu maĩ na ti marĩa magĩkoragwo makĩrĩ maĩ maingĩ, ũgagĩcoka ũgakĩrĩhe ihinda rĩarĩo nĩgetha rĩgĩkorwo rĩgĩkũra nĩ amu mananathi maingĩ magĩkũraga na kuma o mwaka namo makĩrĩkia gũgĩkũra, nĩ makĩrĩ na mbeca mũno na matikĩagaga andũ a gũkorwo makĩgũra matunda ta maya.

Matunda maya magĩkoragwo marĩ ma macungwa magĩkoragwo marĩ ma mĩthemba mĩthemba, no nĩ gũkĩrĩ icungwa, rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtwo pix rĩrĩa rĩgĩkoragwo na cama mũno mũno na rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩruha rĩgatuĩka rĩa yellow piũ narĩo itunda rĩrĩ, rĩtigĩkoragwo rĩgĩkiaga thoko na nĩ rĩkĩrĩ mbeca njega mũno, na mbeca cigĩkoragwo cirĩ nyingĩ nĩ amu rĩtikĩrĩ rĩoneki na cama warĩo nĩ ũgĩkoragwo wĩthuranĩire. Itunda rĩrĩ rĩkoragwo rĩgĩgĩkũra mũno mũno mĩena ya na kũrĩa hihi Naikuru kũrĩa gũgĩkoragwo kũrĩ na ũrugarĩ wega.

Itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩria ndimũ nĩ itunda rĩkoragwo rĩrĩ rĩega mũno, nĩ gũkorwo ndimũ ona gũkorwo nĩ mũhĩrĩga wa indo ta icungwa nĩ ĩkĩrĩkanaga nĩ ihonagia mĩrimũ mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩgĩkonainie na maũndũ ma gĩthũri, na ĩkĩhonia maũndũ ta macio no ho ũgĩkoraga ĩgĩũka ĩgagĩkĩrwo nginya kũrĩa kĩndũ ta ũcũrũ-inĩ, kana nyama-inĩ, kana irio-inĩ ingĩ cia mũthemba ta ũcio, nĩamu andũ aingĩ nĩ makĩũgaga rĩrĩa wegĩkĩra ndimũ irio-inĩ ta icio nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩcamia wega mũno, nayo ndimũ ĩgĩkoragwo ĩgĩkũra ta mĩtĩ ĩrĩa ingĩ ya icungwa, kana ya thandara, kana ya matunda mangĩ ma mũhĩrĩga ta ũcio.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩgĩthomithio mathomo mwanya mwanya ma ũhoro wa mĩtambo ĩrĩa ĩgĩũkĩte ya kĩrĩu mĩtambo ta kompiuta. Nao andũ mĩtambo ĩyo nĩ ĩgĩkoragwo na indo nyingĩ indo imwe cia cio cikĩrĩ ta kĩndũ kĩrĩa ĩgĩtũmagĩra gĩtagwo mouse nakĩo kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na guci mwanya mwanya. Nacio andũ aingĩ nĩ maragĩkorwo magĩgĩthomithio ũhoro ũrĩa igĩkoragwo igĩkĩhihinywo hihi ta ũrĩa andũ makiugaga kũ left click kana kũ right click kana kũ double click, kana maũndũ mangĩ ta macio. Arimũ ta aya nĩ marakĩheana ũtaramu ta ũyũ, nĩ getha andũ makĩhote gũtũmĩra indo ta iria na makĩhote gũkĩingĩria ng'enda-inĩ kana gũtũmĩra macini ta ici gũkorwo magĩka maũndũ magĩtiganĩte.

Ũrĩmi wa matunda marĩa magĩtagwo ma apple nĩ ũrĩmi ũgĩkoretwo ũkĩrĩ mwega mũno. Namo matunda ta maya nĩ maragĩkorwo makĩrio nĩ indo ta nyoni mũno nĩ amu gũkũ mĩgũnda-inĩ itũ matikĩrĩ maingĩ mũno. Namo mũndũ agĩkoragwo agĩetha indo iria cigĩkoragwo cirĩ ta neti iria igĩkĩragwo gĩtũngũrũ, ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra matunda macio hau thĩ-inĩ nĩ getha matigagĩkorwo magĩkĩrĩo nĩ nyoni iria ingĩkoragwo igĩkĩrĩa matunda ta maya na igagĩtuĩka cia kũmathũkia, nĩ amu rĩrĩa nyoni ciakĩrĩa itunda ta rĩrĩ rĩtingĩgĩtuĩka rĩa gũkĩendeka rĩngĩ na mamwe mamo ona nĩmagĩcokaga magagĩbutha.

Matharũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩ ma mithemba mĩngĩ ,na harĩ matharũ marĩa magĩkoragwo haha igũrũ wa kĩrĩrora, rĩgagĩkorwo nĩ tharũ rĩcanũkĩte ta njuĩrĩ narĩo itharũ ta rĩrĩ ,nĩrĩgĩkoragwo rĩkĩrĩo mũno mĩkawa ĩno mĩnene kana mĩkawa-inĩ ya atarii, narĩo itharu rĩrĩ rĩtigĩkoretwo rĩkĩyũkĩtio nĩ andũ aingĩ, narĩo rĩgĩkoragwo mũndũ agĩkĩonya ũgathie ũgagĩkorwo ũkĩrĩkeranga na kahiu rĩ kanini kanini ũgĩcoka ũgakĩoya gĩtũngũrúú gĩúakũ ũgagĩkaranga wega na wagĩkaranga, matharũ maya ũgakĩrĩa namũ indo ta ngima kana ũgagĩkorwo ũkĩrĩa namo indo ta mũcere kana irio ingĩ cĩa mĩhĩrĩga ta ĩo.

Ndare iria cigĩtagwo ndare cia strawberry kana nĩcio andũ amwe maciĩtaga ndare cia ũthũngũ, nĩigĩkoragwi ikĩrĩ thaka mũno cio ndare ta ici, igĩkoragwo igĩgĩtamba ota ũrĩa mĩrĩo ĩgĩkoragwo ĩgĩtamba, nacio wakĩenda gũkĩhanda mũndũ agĩteũragia gĩteu, ũgacoka ũgakĩrenga renga ndare ta icio, thuno yacio ya mĩrĩo ĩyo ĩkoragwo ĩgĩkururũka nayo, na wakĩrĩkia ũguo ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩhanda, na wakĩmĩhanda mbeũ ĩno nĩgũcoka ĩgĩciara matunda ta maya, ona gũgĩtuĩka rĩmwe nĩgĩbataraga gũkorwo ĩgĩkĩigĩrwo indo ta maratathi, nĩgetha citigagĩtuĩke cia gũkĩhutia tĩri na gũgĩbutha

Itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo nĩ andũ aingĩ itunda rĩa thandũro, kana gũkĩrĩ andũ marĩtaga itunda rĩa kukumanga . Itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkũra kũndũ kũingĩ, na nĩrĩkoretwo rĩkĩrĩkana harĩ ũhoro wa gũkorwo rĩkĩhonia mũrimũ wa cukari. Narĩo itunda rĩrĩ mũndũ akĩoyaga karũthari, ũgagĩkorwo ũgĩgĩthecereria handũ hene maaĩ nĩgethe gagagĩtũĩka gagũkĩgwata. Gakĩrĩkĩa gũkĩgwata rĩtĩkĩrĩ maũndũ maingĩ no gũkũra rĩgĩkũraga na rĩgakorwo rĩgĩgĩciara matunda maya, marĩa rĩrĩa wakĩona nĩ rĩagĩtũĩka rĩa gũgĩtungũha, na rĩakĩgĩa rangĩ ta rĩgũkĩenda gũgĩtunĩhĩrĩra, ũgakĩmenya nĩ rĩrũ. Na ũngĩtũa itunda ta rĩrĩ watũranie, nĩ ũgũkĩona rĩkĩrĩ rĩtune thĩinĩ.

Itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo itunda rĩa thandũro kana nĩ rĩo andũ aingĩ magĩtaga itunda rĩa kukumanga. Nĩ rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ itunda rĩega mũno na nĩrakĩrĩkana gũkorwo rĩkĩhonia mĩrimũ mĩingĩ mũno. Narĩo itunda rĩrĩ mũndũ rĩrĩa wakĩona nĩrĩa gĩtunĩhĩrĩra ũũ rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩru. Narĩo mũndũ agĩkĩoyaga ũgagĩtuĩka wakũrĩatũrania na wakĩrĩatũrania, ũgagĩkorwo ũgĩgĩthandũra mbegũ icio iria cikĩonekaga cirĩ ndunĩhĩrĩru ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa mbegũ ta icio. Na mbegũ icio cikĩrĩ njega mũno nĩ amu nĩ irakĩhonia mĩrimũ mĩingĩ mũno ngina ironda cia nda.

Matunda ma kahũrũra nĩ matunda magĩkoragwa magĩkĩrĩmwo na njĩra nyingĩ nyingĩ, ona gũtuĩka ũndũ ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa mũthingi wa matunda maya nĩ atĩ, no mũhaka ũkorwo ũgĩtambithia matunda maya kũrĩa igũrũ, na matunda maya nĩgetha ũkĩmatambithie kũrĩa igũrũ, nĩ magĩbataraga ũgĩkorwo ũkĩhandĩte ikĩngĩ, na wakĩhanda ikĩngĩ ta ici, ũgagĩcoka itunda rĩrĩ ũgagĩkorwo ũkĩrĩhambithia kũrĩa waya-inĩ nĩgetha rĩgagĩtuĩka rĩa gũgĩciara matunda, rĩgĩcunjurĩtie matunda ta macio nagũkũ mwena wa thĩ. Narĩo itunda ta rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo na thoko mũno na nĩ rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩa gũkĩendeka.

Mũndũ rĩrĩa agũgĩkorwo agĩkĩhutia indo hiũ mũno, nĩ agĩkoragwo agĩkĩhĩa kũrĩa mwĩrĩ-inĩ wake. Indo ta ici nĩ indo ta nĩ maaĩ mahiũ, kana ũcũrũ mũhiũ, kana indo ingĩ iria ingĩgĩkorwo cikĩrĩ na ũrugarĩ wa igũrũ mũno, nĩ igĩcinaga mũndũ na mwĩrĩ wa mũndũ ũgagĩtuĩka wa gũgĩtunĩha. Ningĩ no gũkĩrĩ mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ũngĩgĩkorwo atĩ nĩ wakĩrwara, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩcina mũndũ o ta ũrĩa mũndũ agĩcinagwo nĩ indo icio hiũ, na ũgagĩkorwo wĩ wa gũtunĩha mũno, na ũgagĩkorwo ũgĩkĩhakwo ndawa iria ingĩkoragwo ikĩgeria gũgũteithĩrĩria, nĩgetha mwĩrĩ waku ũgĩtuĩke wa gũkĩhona na wa gũgĩcokereria.

Andũ nĩ magĩkoragwo na iheo mwanya mwanya kana mĩthako igĩtiganĩte nayo mĩthako ĩmwe ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩrĩ kĩrĩa gĩgĩtagwo ihenya. Ihenya nĩ rĩkoragwo rĩrĩ mũthako mwega mũno nĩ amu nĩ kĩheo Ngai akĩheire mundũ na ũrĩa wagĩtuĩka nĩagĩkĩhota niagĩkoragwo agĩkĩheo kĩheo gĩake akĩrĩ mũndũ mwanya ta we mwenyewe kũringana na kĩheo gĩake. Ihenya rĩrĩ kana mũthako ũyũ nĩ ũkĩrĩ mwega nĩ amu ti ithako rĩngĩ ta mũbira rĩrĩa rĩkoragwo atĩ no mũhaka ũgĩkorwo ũgĩkĩnyitania na andũ angĩ aigana ũna nĩ getha ũgĩthake. Rĩrĩ mũndũ nĩ agĩthakaga arĩ wika, na kĩrĩa wagĩkĩhotana gĩgakorwo kĩrĩgĩaku ũrĩ wika.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩingĩra kũrĩa nenda-inĩ, magĩkĩrĩ na ũtaraamu mwanya mwanya, naguo andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩtũmĩra indo iria cigĩĩtagwo kambyuta iria irakĩmahotithia gũkĩruta mawĩra mwanya mwanya, kuuma hihi mabũrũri mangĩ magĩtiganĩte, cikĩgereire o kũu nenda-inĩ, kana ona gũkorwo makĩheana ũtungata ũyũ gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, naguo ũndũ ũyũ nĩ ũragĩbatara mũndũ agagĩkorwo ũgĩkĩmenya gũgĩthondeka kana gũgĩkorwo ũkĩruta wĩra na macini ta ĩno, nĩgetha ũgakĩhota gũkĩruta wĩra ta ũyũ, naguo mũndũ agĩkoragwo agĩkĩmĩhihinya, ũgakĩmĩakia na ũgagĩcoka ũgakĩingĩra mwena wa macini ĩno ũrĩa ũrakĩenda gũkĩrutĩra wĩra.

Macini ta ĩno nĩ igĩkoragwo ĩgĩkĩkĩhũthĩka kũrĩa mathibitarĩ-inĩ. Nacio macini ta ici kaingĩ cigĩkoragwo ikĩhũthĩka harĩ ũhoro wa uthambia wa thakame, harĩ andũ arĩa magĩkoragwo hihi mĩrĩ-inĩ yao ndĩkĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ĩgĩgĩthambia thakame, nĩ getha ĩgĩkorwo ĩgĩkĩruta gĩko kĩrĩa gĩgĩkoragwo thakame-inĩ ta mathugumo. Nayo macini ĩno nĩyo andũ aingĩ magĩtaga dialysis. Nĩĩgĩkoragwo ĩgĩgĩbatarĩka mũno, nĩamu andũ ta aya mangĩkĩaga gũkorwo makĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo magĩgĩthambio thakame, nĩmakoragwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ mwĩrĩ ũgĩkĩremwo nĩ gũkĩruta maũndũ maria ubatie gũkorwo ugĩkĩruta, na mwĩrĩ ũgagĩkorwo atĩ nginya andu ta aya no magĩkue.

Mathibitarĩ-inĩ maitũ, nĩ gũgĩkoragwo na madagĩtarĩ marĩa magĩkoragwo magĩthomeire ũhoro mwingĩ mũno. Ũhoro ũmwe waguo, ũgagikorwo na ũgĩteithia arũaru arĩa magĩkoragwo makĩrĩ handũ haceke mũno, nao andũ ta aya nĩ makĩhotaga ngina gũkorwo makĩingĩria arũaru ta acio nyũmba iria cigĩtagwo theater na magakĩhota gũkorwo magĩkĩmathĩnja o kũũ mĩĩrĩ-inĩ yao na magakĩruta kĩrĩa gĩkĩrĩ kĩũru na mĩrimũ yao kana magakĩmekĩra macini ingĩ mĩĩrĩ-inĩ yao iria igũgĩkorwo igĩgĩteithia andũ ta aya makĩhote gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na makĩhote gũgĩtũra ũtũrĩre ũyũ ũkĩrĩ mwega ũtegũkĩmagia.

Andũ nĩ magĩkoragwo na mĩthako mwanya mwanya, no mũthako ũrĩa ũgĩĩkĩrĩirwo kana ũkĩrĩ andũ aingĩ magĩkoragwo makĩwĩrorera, nĩ mũthako ũrĩa ũgíĩtagwo mũbira wa magũrũ. Mũbira wa magũrũ nĩ ũgĩkoragwo na mũndũ ũrĩa ũgíĩtagwo goalkeeper ũrĩa ũgĩkoragwo agĩikara o harĩa gũruinĩ, nĩ getha agakĩrigĩrĩria mũbira ndũgakĩingĩre thĩiniĩ wa neti ta ĩyo, kana gũkĩgera hau gatagatĩ wa gũru ta icio, nĩ amu rĩrĩa yakĩgera hau ĩyo ĩgĩtagwo mbaũ na ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩonania nĩ mwakĩingĩrio nĩ timu ĩrĩa mũragĩthaka nayo na no mũkorwo mũkĩhotwo.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrutana maũrutani maingĩ ma mwanya mwanya namo ũrutani ta ũmwe ũkĩri ta ũyũ, nĩ ũhoro wa ũhoro wa meciria marĩa hau mbere-inĩ mataragĩkoretwo magĩkĩoererwo ta ũrutani ũrĩ na bata mũno, na uhoro ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega nĩ getha andũ magagĩkorwo makĩrwo ũhoro wa meciria andũ aingĩ nĩmakĩrwarire meciria na andũ aingĩ magagikorwo makĩmathũra, nyingĩ andũ nimagĩkirĩtwo makĩnyime andũ ta aya, na nigũkoretwo na andũ arĩa makĩkoo magĩkĩyumĩria magagĩkorwo na mĩrũrũngano ta ĩno kũrĩa mathiaga magĩgĩthomithagia mũingĩ ũhoro wa ũhoro ũyũ wa meciria kũria makĩmĩtaga mental awareness.

Mathibitarĩ-inĩ maitũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩheana ũtungata mwanya mwanya, ũtungata ta ũmwe ũrĩa makĩheanaga makĩria, nĩ ciana iria cia gĩgiarwo, itagĩkinyĩte kana cikĩrĩ na thĩna wa mwĩrĩ ũndũ itakũhota gũkorwo ikĩĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wa nagũkũ nja, nĩ igĩtwaragwo kũrĩa gũgĩĩtagwo nĩ andũ aingĩ natharĩ, nĩgetha igagĩkorwo ĩgĩgĩkĩrwo kũndũ kũhana tarĩ tũnyũmba twa icicio kana tũnyũngũ, cigakorwo igĩkĩheo ũtungata wa ndagĩtarĩ, igagĩteithĩrĩrio harĩ mĩthemba ĩrĩa citagĩkoretwo cigĩkinyanĩirie ikĩro cia gũkorwa igĩteithia nagũkũ nja, ĩmwe yao ikĩrĩ kũhuhia na kwĩhe irio, cigagĩkorwo cigĩkĩheo na mĩbira, nĩgetha ciana ta ici ciagĩkinya ihinda rĩega rĩagũkorwo no cihote kwĩrũgamĩrĩra nagũkũ nanja na mwĩrĩ wao ũhote gũkorwo ũkĩrũgamĩrĩra, cigakĩrutwo kũu na nĩgetha mũciari agagĩcoka agakĩneo mwana wake.

Indo nĩ igĩkoragwo igĩgĩthondekwo kũrĩa andũ magĩkoragwo magĩgĩbatara gwĩthambĩra moko, indo irĩa cigĩtagwo na kimoni moni sink kana nacio cikoragwo ihana ta iraĩ cia gũgĩthambĩra moko handũ hakĩrĩ na maĩ marakĩnyũrũrũka, ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrwo mũno mũno mĩkawa-inĩ, nĩgetha andũ magagĩthamba moko mbere ya gũkĩrĩa kana ona thutha wagũkĩrĩa, ningĩ no cigĩkĩragwo kũrĩa cioro-inĩ, nĩgetha rĩrĩa mũndũ akĩuma kahinda ta kau agagĩkorwo agĩgĩthamba moko, nĩgetha agagĩkorwo arĩ mũtheru na ndagagĩtange kũndũ kũngĩ kũrĩa angĩkĩruta gĩko kĩrĩa gĩake gĩa kĩoro kana germs irĩa angĩrogota kĩoro akĩrehe kũndũ kũngĩ ta kũu, ningĩ indo ta ici no cigĩkoragwo cigĩgĩkĩrwo kũrĩa gũkĩrĩ na andũ aingĩ ta macukuru-inĩ, mathibitarĩ-inĩ, kana kũndũ kũngĩ ta kũu, nĩgetha rĩrĩa wagĩkorwo ũgĩkĩhutahutia kũndũ, thingo-inĩ, itĩ-inĩ, kana indo ingĩ ta icio, ũgagĩthamba moko nĩgetha ndũgagĩtuĩke wa gũkorwo ũkĩhutia ũthio, ũkĩrogote germs kuma kũrĩa wakĩhutia ũgĩtwarĩte na maitho.